Paypal nĩ ng'enda ona nĩgũkoragwo na apu, nĩmarĩ apu ĩrĩa ĩteithagia andũ maruta mawĩra mabũrũri-inĩ ma nanja na njĩra ya kũhũthĩra intaneti o harĩa marĩ thĩ yothe bũrũri-inĩ, makarĩhwo na njĩra ya kũhũthĩra mũtambo ũyũ. Nayo apu ĩyo ĩkoya gĩcunjĩ kĩnini kĩa mbeca icio. Nĩĩteithĩrĩirie tondũ paypal nĩyanyitanire hamwe na M-pesa koguo mũruti wĩra wa Kenya arĩhwo na dora mbia icio aracikia m-pesa-inĩ cigakorwo thimũ-inĩ yake.

Mbica ĩno ĩronania rũhonge rwa gĩthirikari rwa KRA.Rũhonge rũrũ nĩruo ruoyaga magoti mothe bũrũri-inĩ wothe kwoguo andũ aya kĩrĩa marageria gwĩka nĩ kũrĩha magoti mao. Mamwe makoragwo ma o mwaka kana o mweri na nĩmahe..obici ĩno kana rũhonge rũrũ nĩ rũheanaga rĩthiti kuonania nĩwarĩhire.O na rĩngĩ magoti nĩ mateithagia gũkũria bũrũri, ũthondeki wa mathibitarĩ, waaki wa mabarabara nĩ getha gũkũria bũrũri.

Mbica ĩno ĩronania makamboni marĩa matambagia intaneti kana makamboni marĩa mũndũ angĩhũthĩra nĩgetha akorwo agĩkinyanĩria intaneti gwake mũciĩ. Ũrĩa tũĩ kamboni ici nĩcirĩ intaneti yao nĩ ya naihenya mũno na nĩ kĩndũ andũ mangĩhũthĩra o mũthenya kũruta mawĩra ma nanja. Ona kana hihi gwĩkenia kana gũkenia ciana mũciĩ na gwĩkenia kũhũthĩra ng'enda.